Taretii eng kokwet konai kiit ne tesetai eng emet nebo aeng ii kotaretii ii biik eng kokwet konai yamiteen changanet nebo biik ii anan ko changanet nebo tugaah nebo somok kotaretii biik konai tuguuk che mpya yaan kait nebo angween ii kotaretii biik konai tuguuk che mypyaen cheimuuch kebaisheen eng mbar ak kora konae anan imuuch kobirjii dakitarii yaan kabiit miando ne mpya en kokwet anan ko yaan kaa kabiit miando ne korom eng kokwet eng biik anan ko tugaah.

Boishetab vidio anan ko mionwokik ko ngeme kipsomaninik amun ibee ichek nabas neo nekotosomoni kokere vidio cheachen, ak kora yoe kipsomaninik koutyen tukuk chekakinet en sukul, nebo somok ko alaan koker vidio cheyachen kipsomaninik cheimuch kongem akilishe kwak amun ingoker vidio cheyachen koimuch ichek kolachke en oreet nemakararan nemo boiboite kokwet alaan korut ichek itiik ko tabianon komokiboiboenchin en kokwet, ak kora yoe kipsomninik koker tukuk cheimuch kongem okilinywan chekotosomoni koyoe tukuk alak cheter, nebo muut.

Atinye karaishek chepa chumait ak chepa plastik. Kaunet ap eut kotareti chito asiko tililit ak korip mianwagik cheu Cholera ak Diarrhoea. Kaunet ap eut kora ko yae chito asimang'war ge ako tere simdo. Karait nepa chumoit i ko kararan amu ikaege eng' poishet ama kerkei ak nepa plastik ngamun isipkomee nepa plastik. Ngo tililit chito kora ke kere tapiet ne kararan eng' kokwet ako ikachin ine kosich kalyet eng' kokwet. Kaunet ap et kora ko tareti chito kotililit porto ak kopos mianwagik che terter. Kararan nepa chumayat.

Oreet nekiboishen en pcheetab chepkondok en kokwet kekure biik anan kium biik ak kemwochi torikiit nekipchee rabishe choton ak keboishen alaa kelewen kelee look cheseretos alaa chemoimucheke kikochi rabishe choton ak kora kimuche kelee chito nekiran kosiche rabishek kometechi chito akee asimabit terchinet, oreet akee nekiboishen kimuche kepchei biik kikochi alak komuita alak tun kikochi rabishek, oreet akee nekimuche keboishen kepchee biik en kokwet akikochi rabishe choton sikobit kotoret ichek en somanet anan ko en ngalekab mbar, imuche kora koboishen rabishechoton.

Kikipaishen mashinishek cheu kompyuta amun kiiparu kole ata piik che kamian eng' petut ne kile. Ako kiiparu kole ole kotertai mindo nepo Corona Virus. Kikipaishen kora mashinit ap cheranit kenape maskishek che kitareti piik asikotuch serunek asimaiyenchi miondonap Corona Virus. Ak kora kimi mashinit ne kikililen asikenai maat nemi eng' porta ap chito. Kingowa parak maat ap porto eng' chito kimuti inendet sipitali si pa kinya asimatakosipta miondo nepa Corona virus eng' chito age. Ako kora, mashinit ap kompyuta ko kirekoden asiko nai kole ata piik che tinye Corona virus. So kikararan mashininotok.

Pa kamanut kelil itonwekap piik si kopar chito ne tindaj makosa. Ngot kenyor chito ne tindai makosa ko makiyanchin kochut tuuyonotok. Ak kora kinae tapiet nepa chito ngot ko kararan kiyanchi kochut tuyonotok. Ak kora ko konu kip agenge amun ngo tuya piik che kararan ko konu pandaptai en kokwet. Ak kora, iparu ngot ko kikakoyaen chito makosa en kokwet. Ak kora kamanut age ne konu ngelil itonwekap piik koparu ngot komi makosa ne kiyai piik eng' kwenywan. Ak kiit age kotareti ichek asikopar kiit neu tapienywan. Kararan ngelil itonwek ap piik.

Atoposhek che ter ter en alik ap poishonik ap tuguk koparu kiit neu chito. Chito ne tindai ateposhek che kararan konyoru piik che chang' che imuchi koalchi tuguuk. Ye kakoalchi pichoton tuguk i, komuutu piik alak ngamun tindai ine ateposhek che kararan. Ko netindai ateposhek che yaachen ko manyoru ine kastomaek che alchin tuguuk. Chito ne tindai ateposhek che yaachen kora komaimuch kealchi ine tuguk ngamun yachekitu tugukchik. Ko chichi katindai ateposhek che kararan kowendi koetu biashara nenyin. Ak kora wendi kowalaksei sapenyin ngamun kakonyor katsomaek che chang' che imuche ko alchi.

Poishet ap condoms ko kikotaret piik che chang' en kokwet. Kikotaret asimasipta miandap kasari eng' piik alk. Ak kora kii ne kararan eng' kasari, iniwe siptali yan itindai mianda age kipa kepimanin ak kekonin condoms si nyikotaretin manamin miomdo ap Ukimwi. Ako kora, kikotaret piik si manam miondo ap Ukimwi en ichek che kikonam miondoap ukimwi. Ak kora, kikorip piik che chang' si kopaishen icheget condoms en taon, simanam miondoap ukimwi. Ako kiit ne kararan kora ko yan tinye chito ukimwi kepimani ak kekochi condoms.

Chang' tuguk che kisupi asikonem chito karatik eng' emet ap Kenya. Netai ko kisupi ala kipimani chito ngot ko tindai miondo nepa ukimwi alan ko miondo ake. Ngot ko tindai chito miondo age ko makiipe karatikchik ndamun imuch ipakonamda piik alak miondo ne ma kararan. Kiit age kora ne kisupi kesween ngot ko kararan karatiik ap chichotok. Ak kora keswee kiit ne teen karatik eng' porto ap chito. Ngot tuteen i, ko makinemu. Ak ye kakinem karatik eng' portoap chito, kelenchin ipa koam amitwogik che ter ter asikopit kokanap karatik che chik eng' portonyi. Amu ngot kopa ngweny ko imuch ine kome.

Kiboishen kopyuta kiyokto lokoiwek chemonomeke ak sipitali, kindo lokoiwe choton kompyuta ak kiyokto sikobit kikochi amune en biik ak kora kimuche keboishen simoishek kiyokto ngale choton, kora imuch kesir ak kinde kitabut ak kiyokto chito koib kobaa sipitali, yekakikoito ngalechoton keibchi biik amunee simokiyoni ngalek choton chemonomeke ak sipitali, imuch kora keboishen kondoik chebo kokwet sikoib ngalechoton chemonomeke ak sipitali, yekokoib ichek koibchi amune biikab kokwet, kiit neroisi keboishen ko ingiyokto en kompyuta alaa ko.

Ngotutik chenyolu kosib biik cheoldo kerichek ko nyolu koker bichon momucheke alaan ko choseretos en kokwet, ak kora konyolu kokoi biik chon tindo mionwokik chekoromen cheu ukimwi alaan ko miondab sikaruk ak biik chemomuche kwaal amitwokik alaan icheket chemotindo rabishek kikokchi ichek kerichek ak kora imuch kikochi biik alak situn inyokikochi alak chekimosich, ak kora ngotutiet nenyolu keboishen kobichon tindo kasoro en borwekwak sikobit kotoret icheket ndamun momi elesikyin rabishek.

Oret ne tai neimuuch kebaisheen ii ko kineet biik agobo sikisheet en kokwet age tugul ak kora imuuch kimuut biik kobaa sugul akinet icheek ii agobo sikisheet imuuch kora kongeet sipitalishek ii kongeet biik ii ako kochii ichegeet kercheek chekaimuuch keter sikisheet ak kora imuuch kiarorjii biik ii tuguuk che tot kebaisheen sikoter sikisiet kora kit neimuuch kobaisheen serikaliit serikaliit ab Kenya ko kosiir biik cheimuuch ii koneet biik en kila kokwet ii simachanga biik ii zaidi amuun ye changaa biik ii ko changaituun tabisheek che maa kororon en kokwet ak.

Netai ko nyalu konet chep kerichinik piik mianutilk che terter asikopit konai piik amunee asikopaishen kerichechoton. Ak kora nyalu koarorchi piik amune si kepaishe kerichechoton. Nepo aeng' ko nyalu kotaret piik cha mamuchi gei ala ko cha seretos ala cho matindai rapishek ngamun mamuche ichek koal kerichek. Ak kora konyalu konya ichek che mamuchi kopendat ala ko cha seretos asikopit kokimekitu icheget. Ye kakokimekitu icheget i, ko imuch kotaret familia nenywan asikosich alan che kitareten ge. Ye kataret icheget komwaen.

Tetutiet netaai neimuch koib serikalitab Kenya ko imuch ibakotech korik chekinyoisen en komoswe choton ak kosir biik chenyoe bichoton ak kora konde kerichek sipitalishek choton, nebo oeng kora koimuch kosir biik cheibe kerichek bakaa komoswek choton ak ko imuch kora kocheng karishek alaa ko ambulence cheipchin bichoton sikobit konyor konyoiset icheken ak kotoretok akkora yekotoretok ko imuch konyor sobet nekararan icheken yekosich.

Boishonik cheyoche koyai karit nemuti biik ko konyaa bichoton korong komamut icheket kobaa sibitali ak kora konyolu kous kariit kotililit yoon kakomut chito nemioni simabit kosibto miondo nekotinye chichoton kwoo chito akee ak yoon kamian chito kora konyolu kolabaten icheket simabit miondo nekorom alaa kobit nyosutiet neyaa, nebo oeng konyolu koripke icheket alaa kolach maskisiek simanam miondo netinye chito nemioni, yekakomut bichoton kobaa sibitali konyoru icheket ko kararanit.

Nyalu kolach icheket gloves yan tareti piik che sigishe asimapit kosipta miondo netindai icheget kopa piik alak ako nyalu kolenchi icheget koyai masoesi asikotaret ichek yan sigishe. Ak kora, nyalu kotaret icheget asimakilgei missing'.Ye kataret icheget i,koparchin atepet ne kararan ako ikachin kamang'unet kole maui kesigis. Ak kora konyalu ko arorchi icheget ko yan kakesigis, kolenchi icheget i, koam tuguuk cheu logoek ak koe tuguuk cheu rongorik asikotaret.

Rutchin kechiriet kerichek kopa metit asikotaret kechiriet matkonam miawagutik che chang' ako lenchi chito neripe kechirek matisip komanda icheget ako sharat peek chan mi olan. Imuch kora korut icheget patai asimanam miamwogik che terter. Imuch kora kolenchi neripsei kopiit icheget ak kerichek che kipiten asikopit koter asimanam mianwogutik che terter. Ak kora ko kakerut ko tareti icheget.

Kipale keterwek chepa kariik che kitareten gei simapa peek oriit en koriichoton amun ngot kopa peek oriit ko imuch kokoromit eng' lagok che mengechen. Ako imuch kochut icheget oriit. Kora asikepale ko simaip mianwagik che yaachen ak kotaret asimapishi gei peek eng' porta nepo chito. Ak kipale kora keringet asikotendet peek kopa oriit. Ye kakepal ko tareti lagok ak piik. che echen asimang'em sapenywan.

Sikotile kekit icheket koboru kibakenge en icheket ak kora kotoreti icheket kotortke en aldaetab tukuk ak kora koborchin chemoche konaam biashara kolee imukokse kwalda tukuk icheket, ak koboru bandab taai en icheket ak koborchi icheket kora koki, lke enbiashara nenywanet, nebo oeng kokochin chenome biashara kokilkee icheket ak kobendi icheket konyoru biik cheolchin tukuk asikotesta sobenywan koo.

Okochini rotilitab mut kinenyolu koboishen chito neolishe en emetab Kenya ko kosir biik sikobit kosich kasit icheket, yekosich kasit icheket koimuch kotoret icheket kwaal tukuk sikotoret icheket ak kora koimuch kosir biik en kebeberwek cheterter sikobit kosich icheket rabishek chetoretenge, kiit nebo oeng konyolu kokoito icheket tukuk ak kotoret icheket cheseretos sikobit ko.

Nomdoken bik tilindetab sumek akenge ngamun kikonai kit neu inendet, ndaite kasarta nematindo kiy inendet kosame situn konyoko liban betut aje, ako kikonai inendet kit neu ,kikomuch kobesyo taibishek chetindoi tilindetab sumek ak koraa

Bokomonut lokok chemengechen chekokesich amun icheket kotesenta generation nebo keny bakaa nebo nguni ak ko koraa ko boiboiyet en kokwet ndamun kokesich malaikayat ak ko inendet kora kokokesich chito netoretindet nekotoreti sikik en taa yuno, bokomonut kora ngamun bo maana komiten lokok, nebo somok kobokomonut lokok ngamun koberuret kobun kiptayat andama icheket komoteseta kii, nebo angwan lokok ko koberuret en kokwet ngamun en koteseta ichek.

Toreti risitit konai chito tukuk chekaal en tuget toreti konai chito beitab tukuk chekaal akora ndakelu kechoren tukuk chekaal kesipi risit sikenai kele kachechik tukuchoton ak kora ndabitu makosa en komputa ko imuch keswa akenai kele kabit makosa en ano noton kotoreti chitoab tuget konai makosanoto ak kora kotoreti kenai tukuk chekakialda en tuget akenai tukuk chetomo kialda yekakenai koboru maendeleo en biashara

Kilile tukuk chekaal chito sikenai kelee bo ngoo tukuchoton ak kora kilile sindobitu chorindet nekachor tukuchoton kenoe kelee bo ngoo, ak kora koborchin olik alak kolee kakialda tukuchoton, ak kora kosikobor alaa asikenai kelee bo ngoo tukuk chekakial ak kora kilile sindikilelen kakichor imuch kisib oreet nebune tukuchoton alaa ko oereet nebune chorik konoton kimuch kenam chori choton ak kirwokyi icheket.

Kewelutiet newo soiti kasari en imbaret ko nalekab taritik, konye toritik ingobore korurio tukuk konyokwam bandek alaa ko ngendek en imbar kotar, nito ko kiko asara newo soiti, kiratiem amin mbogombogo ndandan komonyokwome kora keree soiti minutik, ak kora kiobore araat wainik sitamanan kowon icheket lakini komokose, niton ko kikoik kewelutiet nekikoromit soiti.

Sikewal mungaret en kokwenyun konyolu ketoret biikab kokwet kiolchi alaa ketekyi icheket elee oldoishen tukuk chechwaket, ak kora kimuche ketoret icheket rabishek chenomen biashara nenywanet ak kora kimuche kimut biik chekimen en biashara nenywanet sinyokosir biik chemamuche alaa chemotindo rabishek, yekasir bichuton komuche kotoretke icheken ak kosich makatiat nebo kila betut, yekosich koboiboekitu icheket ak kekanabta biashara.

Amuche aboishen simoit ak onemu rabishek yoon kabaraste biashara nenyunet asikonai biik, yekakonai biik biashara nenyunet komuche konyokwal tukuk chooldoi, yekakwal osiche rabishek chomuchi atesentai biashara nenyunet ak kora omuche aboishen simoit abetenen ak osich rabishek, nebo somok amuchi aboishen simoit amwochi choronok akobo biashara nenyunet yekakonai kobarasta akichek yoton okere olee kararan ingeboishen simoit.

Aboishen chepkondok chetuten en betut ak simatesak konyolu amin minutik cheuu bandek ak ngendek sikobos olishetab tukuk alak ak kora amuchi abai kiakik sikotoreton en ngalekab cheko ak mainik amun amuche aalda cheko ak mainik ak kosich chepkondok alak, koyosich chepkondok alak ko amuche inyaalen tukuk alak choboishen en koot cheu sukaruk, machanik ak chumbik, niton okere olee toreton simates chepkondok choboishen.

Bokomonut kibakenge nebo somsetab orabishek amun toreton asich chepkondok, yekosich chepkondok amuchi inyanemen alaa ayaten biiiashara nenyunet, yekaayat biashara nenyunet akosich chepkondok alak, imuch inyawekta rabishe choton che kosom, nebo oeng ko toreton chepkondo choton chekosom kokokibakenge en ak biik alak, ikimite kibakenge ak biik alak, ndosiche denit ko imuch kotoreton aliban noton akere olee tinye komonut neoo.

Sikenyor kartasishekab sikeet ak meet en chokyindo konyolu serikalit kosir biik chechang chechobe kartasishe choton, nyolu kora kwal mashinisek cheu kompyuta chekiboishen kinemunen kartasishek chebo sikeet ak meet, yekaketes koimuch kinem en chokyinet ak ko noton ko imuch kotoret biik en chokyinet ak kora koimuch serikalit kochob betushek alaa kotes saishek cheyoe kiboitinik kasit sikoimuch kosich biik kartasishe choton en chokyinet.

Otinye insuarence nebo borto ak ko noton komiten kelchinet newo mising ngamun yoon kamee chito en familia alaa ko en kokwet ko imuch kotoret inendet serikalit kokochi rabishek sikoriben lokok chechiket ak ko noton koborchin chomnyet netinyen icheket, ak kora koimuch kotoret serikali kotekyi icheket korik alaa konomchi icheket biashara neimuch kotoret en akenge sikosich makatiatab kila betut noton komii kelchin.

Bokomonut komii konoretab chepkondok chebo boyondit ngamun yoon mokomuche chito koyai kasit kotoreti rabishe choton ak ko imuche konyokonamen biashara nenyinet alaan kwalen kiakik alaan koominen minutik, yekakonam kiit neuu biashara komokobirtoke chichoton amun siche rabishek en kila ak kila betut, noton okere olee oo komonut en chito mising akobo maana kokonor chito rabishek motin kotuten ngamun woo keljinet netinye.

Karit nekimuten muswek ko ambulence ngamun ingekur karinoton konyone en araka ak kora imuch kotoret chito nemioni ngamun loboti soiti ak kora ko kararan karini ngamun imuch kistechike inendet en oreet ngamun kikere kobo maana soiti, so karitab ambulence ko chepchep soiti ak ko kikere komiten en saishek alak tukul okot kemoo komuche komut chito bakaa sipitali ak ketoret inee.

Kiarorchin biik chemyondos ole kiomdoi kerichek sikotoret icheget en borto imuch kwam chito kerichek chechang' ala kerichek chetutin kwendi kong'emei sobenyi ala kotestai komyan chito akora kotoreti chito sikosob en chokchindo ko nyolu kearorchi chito neimioni sikobit kowalak en bortonyin mutyomutyo akobit kobois kerichek komyee en bortonyin yelukui kerichek chechang' koimuch kowech inendet ala kowech inendet metit nenyinet sikomyan

kitok en sipitalishek koimuch kotoret biik sikomuny yoon miondos ak kora koimuchkeyaen operation en chito, ak kora koimuch keruten chito, yekokerut komuny en kitok, kitok kora koimuch kotoret chesikishe sikomuny alaan ko biik chon kanenet kerichek kelenchin komuny en kitok ak kora kitok koimuch kotoret biik oloon mokomuche chito kabisa ak koimuch kotoret takitari ak.

Kikochin moek cheko sikotoret ichek kokimekitu borwwek chechwaket, yekokimekitu borwek chechwaket koimuch koimuch kobendat icheken ak kocheng chekiome ak kora ko toreti icheket ngamun moimuche kwaam suswek kotokomengechen, konoton kotoreti kokimit borwek chechwaket ak ko toreti kora kokimit kerenganik chechwaket ak kora kotoreti icheket simanam mionwokik cheterter ndamun ngot konam mionwokik ko imuch kongem icheket ak kobeten sobet en yoon kokoin.

Siketeshin beek biik chemiondos en sipitali koyoon motinye chito beek en borto ngamun kot kokosan chito beek en borta koimuch koyaam inendet, kora siketeshin chito beek en borto kondamun kimoche en borto kobois alaan koun borto, kora siketeshin chito ko yoon kabaa ngweny amitwokik en borto kotoreti inee kokochi kwomis soiti ak koteshi inendet kimnotet, ko beek en borto kotinye kelchin amun toreti inendet kobir amitwokik en borto ak kotesta boishet en borto.

Kerichek chekikochin biik chemiondos en maleria ko chekibore qunine, qunine kotoreti chito kosob en chokyinet, ak kora kerichekab kipkaa cheuu emitiot, kelelwet, rerendet ko ngiyomo ketichon kobokoune borto sikotililit ak simananmin mionwokik alak ak kora ngebal tikitikab chepkomon kibokoune borto ak kosto maleria en bortab chii, yekokoun kosobe chito en chokyindo, qunine kotoreti chito kosob en araka ak komnyeit ak kotesta ak boishenyin nebo kila ak.

Oret neimuch keboisien kepir kura, komami kipngelelinik ko keboisien oret ap internet. Imuch koboisien chitugul simoit ni kopir kura. Noton komakonu boryet en biik amun ter ter olebwatitoi chitugul. Oret age neimuch keboisien, ko kesir asikarik che imuch korip icheket ako ko-kalyet en icheket. Oret age neimuch keboisien ko ko keba en kot en kot akopir chi tugul kura nenyin komyee. Nga amun kot kirurukok koimuch kokalkey biik ak kopirkei en icheket.

Eii ongen akobo waletab rabishek, waletab rabishek ko imuch kotoret biik chebwone en emet akee konyokowal rabishek konyokobunchi emonoton sikobit koboishen icheket en boishonik chechwaket en boishonik cheterter, waletab rabishek koimuch koib kiit nebo maana en emet ak koib kotes rabishek cheimuch keboishen ketech emet, waletab rabishek kora kotoreti biik chechang yomoche komanda en emet kwoo emet akee ngamun kokewolchi rabishek choton ko nyoru toretet.